Jogi king'iyo gi e picha kanyo ero to chal ka gima gin joma temo lando wach moro mosebendo ka chando ji kata ma gisefwenyo ni timre e alwora ma gin tiere kendo wachno ok en en wach maber ka gi ng'ie e ngima mar ndalo ma biro nnitiere kaka wach ma timore e alwora ma gin tiereno nyalo ketho ngima jok ma biro bet e ndalo mabiro mbele go koro gitemo lando mh gitemo wacho wachno mondo go ne kaka inyalo kony chandrwok ma di bi ma di wuog mbele mbele kadipo ni ji odhi mbele gi timo tim ma gi timo no ,ka kingie to en kama ji osebedo ka ketho olwora ma gidake to kendo timno chalo gima nyalo biro ketho ng'ima mar joma biro dak mbele kata jok ma biro dak ka wan to wase bedo jok ma onge, koro jogi chal ka gima gisefuenyo gik ma nyalo timore koro gitemo geng'o wachno mondo kik bedi kadi sama koro gibiro bedo joma samoro nosenindo kata koro onge e kinde ma kamago. Koro gitimo kanowa mondo warit aluora wa kendo kik wakethe.

Midhiero ainani iyudo midhiero ainani biro kaluwore ni oganda osebet mang'eny edier boma ni kendo iyudo ka koro gi ng'eny ma kata bomano koro opong'. Ka wanyang'iyo yore ma inyalo konygo yore gik ma aina ni, en ni sirkal nyalo ng'iewo lope e aluora mar boma ni, kendo gitem gedo e aluorano kuonde lope maging'iewgo, kagitemo keto ji oko kagima, oko mar kuonde ma, kuonde ma koro gigero e aluora mar bomani, mondo ng'eny mar ji ma koro othung'ore edier boma kaendi odog piny, ka otergi kuonde mamoko, kendo kuonde magintiere go bende yaw mana tije tije magibiro manyo e dier boma kae, mondo gitim ka gin kuonde mamokogo bende, mondo number mar ji mantiere ku odog piny. Mar ariyo, sirkal onego oyaw nderni mamoko, manyalo miyo ji ochopo, chopo e kuonde magithiye mapiyo. Ka giyawo nderni mamoko, oganda biro yudo kendo yore mamoko ma ginyalo luwo ,mokochuno ni nyaka gilu kamoro achiel mamiyo gidhugore e seche makoro gidhii kuondegi magiduaro dhiye, kata kuondegi mag tije

An kor ka kora, to ok ahero gini, ni mar en kido manonywola go, kendo kachame to ok awinj maber, omiya chandruok bang' kasechame. Bang' mar ariyo, kaluwore gi gikma gini chamo, ochamo gik molil kendo seche moko ineno nyaka kochamo gigo malak kaka thwondi, kendo mago to ok ber ahinya king'iyo, kata seche moko bende inyalo yudo ka gichamo gik mok odhi kare kaka losruok mag jok mamoko, kendo paro no king'iyo to ok nyal miyi picha maber saa ma koro ikete e mesa ni idwa chamo chiemo ma oa kwome koro. Mar adek en ni kaluwore gi pith ma nyasani ma tinde owuok gini tinde ok en kama ber nikech jo ohala oswefwenyo ni ji ohere kendo mano miyo gitio kwome gi kwiri mang'eny mondo odong mapiyo ma ka ing'iyo to kwiri go ka wachamo gi to ok giber ahinya e ngima mag oganda ni mar pod gibiro chandowa nikech gin kwiri ma ok onego bed ni wachamo.